a en od bura onyalo bedo od bura ma senate onyalo bedo od bura ma malo, onyalo bedo od bura ma mwalo mag counties gima biro e pacha paro kar loso chike kata kar loso chike matayo piny kata mana sirikal ma mwalo mag counties, pacha paro kumi lose chike kata kuonde mipuodhe budget mag omenda higa ka higa, piny ringo gi budget koro baedo go nyaka kal e od bura ma puodhe kata mag counties komenda osea e sirikal mamalo, to biro e sirikal mag counties kanyo ipuodhe budget, koro pacha paro kumi lose chike gi kar puodho budget mopogore opogore ma bro tiyo e dongruok kod chwalo dongruok gi gik mopogore opogore ma neno ni sirikand county gi sirikal ma malo otiyo e yo makare ma ong'e ringruok.